we ang'isi kaka ne chal na e chakruok mara mar go abal. Ne aluor ahinya nimar nipok oyiena go abal chien kanyo. Ne adonjo e pii maber kendo atemo goyo gi lweta gi tiende ga lakini ne ok anyal bedo epi ewi pii kata matin ne okawa ndalo mathoth eka achako bedo maber e go abal. lakini chieng'no pok wiya owil go kata matin

Bedo gi pi maler kendo machiegni konyo e bedo gi ngima maber e aluora. Nyithindo nyalo dhi e skul kendo gisom moloyo bedo ni giwuotho mabor ka pod gimanyo pi. Ka pi maler nitie e aluora, jok modakie aluora no duto bedo gi mor kod teko nikech onge chandruok magikalie moting'o tuoche mikelo gi pi mochidi ka kolera.

Keny e kit oganda Luo itimo e yor nyombo. Ma en gima duong' ahinya e ngima ng'ato. Ochakre kuma wuoi oneno nyako. Bang' kanyo, odhi gi jodongo e dala kuma nyako odakie. Kanyo kagichopo e yie to gitimo nyasi mar nyombo. Moting'o sigalagal gi gweth. Bang' kanyo, nyako loko kamodakie. Odhi dak gi wuoi. Keny e kit Luo nyiso limbe gi hera e kind dhot ariyo.

Nitiere gigo mang'eny monego ng'ato ong'e kapok otimo tijni. Mokuongo en bedo gi ng'eyo e gima nyalo konyo ringre duto kod fuonde del duto. Mar ariyo en ng'eyo mar chiemo maber. Mar adek en bedo gi timbe maber etimo tich kaka opang maonge kod deko kata kaw. Mogik, en bedo ging'eyo kaka ipuodho yueyo kod modho pi eyo makare.

Ng'ato madwaro puonjore kata ng'eyo tij suko nyalo tiyo gi yore mankaegi; Mokwongo en neno gi timo. Onyalo bedo gi ng'ato ma ong'eyo suko kata salonist kendo one kaka ng'ano timo tijege. Mar ariyo en temo gi ng'eyo. Onyalo chako gi matuta kata piuonjore kuom doly kasto bang'e ekodhi e suko makare. Mogik, onya dhi puodhore e salun kata skul ma ipuonjoe josuko.

Joot mwaneno kagi nigi mor nimar nyathi manyien biro, nikech waneno ka mama odoko nyarombo. Mar ariyo gimor nikech joot duto nikanyo achiel. Mar adek, en ni osiep gi hera nitie e joodni. Nyithindo mor nikech gin gi jonyuolgi, gin gi ngima maber kendo maonge gi tuoche. Kasto mogik gin gi geno ni nyathigi biro bedo maber.

Jolando gi fwambo ma ahero winjo gin jo lendo mag Radio Mayienga moting'o Festus Amimo, Caleb Akumu, kod Liz Odada kata nya Muhoroni.

Ma en studio mar jalendo mar nyakalondo. Ka wan gi jalendo. Mano en ng'ama wuoyo gi jowinjo. En kendo e ng'ama somo weche manyien kod matuch. Bende seche moko en gi sigana ma ogano ne jowinjo. En kod onyalo wuoyo e weche mag ngima kagitiyo gi microphone kata kompiuta bende.